Site mangeny nigi somo video kod penjo ma inyalo tiyo go ka ok itiyo gi mbui, Ed tech loso program matiyo gi data matin kendo tiyo e simu ma ng'ato nyalo ngiyo go. Gik macha kaka eneza education chiwo somo kod ng'iyo maluore gi program mar somo makalo kuom SMS mang'iyo jopuonjre manie kuonde mabor puonjore katiyo gi simu madongo maonge mbui. Platform kaka Elimu kod Zerachi chiwo gik mag somo maonge chudo kata ma ng'ato nyalo yudo gi nengo mapiny mamiyo somo maber bedo mayot ne jopuonjre mawuok e aluora manigi pesa matin. Tiyo gi NGOs kod company konyo e chiwo sir mag somo ne jopuonjre manie gwenge. Program machalo gi hadithi hadithi kuom elimu chiwo thuolo mar somo kod ndiko e dho ingreza kod dho kiswahili, mako moko konyo group mag dhok ma opogore opogore. Apps kaka tesa miyo gik ma itiyo go e yor digital kod puonj mondo omed ngeyo ICT mar jopuonj mamiyo teknoloji tiyo maber e klas. NGOs konyo e keto e yore mage tee kendo choko paro kuom jogo matiyo gi paro mag gwenge. Jo Ed tech moko loso kuonde somo mag digital manie gwenge

Ka aneno mbata, pacha dhi ahinya gi tudruok mare mapek gi timbe mag oganda kod pur ahinya ahinya e weche kaka chieng erokamano e Amerka ma ugwe. Ochung ne ng'et chiemo kod chokruok matimore ekinde mag higa, bende ahero kido mage ma opogore opogore mag ringruok ka ok okao mano, aneno tich mare e kind pidho winyo kod loso chiemo e piny mangima. Atudo mbata madongo ahinya gi nyasi kod cham mag pur ni gibedo gik madongo ahinya e nyasi moko mag keto oganda kendo gin gik madongo ahinya e weche mag ngeyo winyo